Kar kae, dhok kwayo to dhok makwayogi otuegi gitol. Mano e gima timore kae.

Tijni e aluorawa itime gi ji duto kaluwore gi ni en e tich makelo chiemo ne ji joka mon, chwo to gi nyithindo te.

Kar kae, en ng'at moro mang'ado ring'o. Onyalo bedo ja bucha, ma kasto obulo ring'o to kasto ji ng'iewo. Koro mano e gima timore kae.

Gima kamae, ok anyal wacho kaka iloso e aluorawa, nikech aluorawa ji ok ong'eye. Mano area ma Homa Bay, Ndhiwa, Kwabuayi. Koro ok anyal wacho nikech gikya.

Ber ma iyudo kuom tich kuom timo tich mar puro avokado kata kuom timo tich machalo kamae en yudo chiemo kod bpesa . Koro en kar konyruok.

Kapuonjo ng'ato kaka onego otim tich machalo kamae, en niya, amanyo kalatas to kasto andikone gik monego otim kasto osomogi tomakogi ewiye.

Kase baro chiemoni maber, tapange maber ei sufria. Bang' mano , aolone pi, taketo chumbi to kasto aume maber. Bang'e ichuake maber nyaka ochiegi.

Kidwa loso chiemoni mokuongo iluoke maler, kasto igolo pote. Bang' golo pote iyiero ni idwaro boke kata idwaro chiele. Mano nyisi gima onyingo idhogo mbele.

Kadapuonjo ng'ato kaka onyingo otim tijni to akelo simba to kasto ang'ise kachiel kachiel. Kaseng'ise kachiel kachiel tapenje ka be oneno maber. kasto ka omako.

Gini kosegol e puodho to ilose maber to kasto iluoke. Bang'e ikete e fridge kata deep freezer kama nitiere gi ng'ich.

Tijni an ahere nikech omiyo wakuno pesa eyo mayom kaluwore gi gik manyasani mobiro. Koro emomiyo ahere.

Kadapuonjo ng'ato to ang'ise gik moko duto midwaro te kapok itimo tijni. Kose manygi duto to anyise kaka onyingo oti gi gigi achiel ka achiel ma ang'e ni omako gitee.

Tichni chineng' mane atime mokwongo ne aluor kabisa, naparo ni anyalonymora ei pi. Gima notimorena maduong' en luoro emane omaka ahinya.

Tijni dwaro mondo ibed gi yie ibed gi rakwang', ibed gi net to kasto, irwak lewni maber manyalo konyi kata ka inyumori ei pii.

Tijni onyingore mokwongo e ng'iewo gik moko duto midwaro, to kasto ing'e kaka onyingore oriwgi. Bang'e to iriwogi kaka dwarore to kasto irito sa monyingo itede to kasto itede e yo mowinjore.

Chiemo ni ka isekele dala i golo oswaklo ne ka isegolo oswaklo to onego bed ni mach ne i semoko ma inyalo kete mondo mi ochiegi maber kose chiek to i wacho ni odumb a bula.

Kar kae itedo kit chiemo mopogore opogore gi kendo molos e yoo ma nyasani. En kendo manyalo miyo ng'ato ted chiemo mang'eny nyadichiel.

Chiemoni mokwongo ikawo pi moromo tiketo e sufuria kisekete to irito nyaka pi popni to kasto iketo mogo moromo to idwale ka mach nitiere nyaka ochiegi.

Gimatimore kae en ni ji ariyogi baro yien kagitiyogi gima ibarogodo yien e yo mayot.

Chieng' mokuongo mane atimo tijni ne aluor ni gari nyalo nyona koro omiyo ne ang'ado ndara ka atetni. Mano luoro mane omaka ahinya egima notimorena.

Ndalo mokwongo mane akwongo bulo rech ne akia kaka ilosogi kata kaka ne ibulogi. Omiyo ne giwang', negikethore mang'eny kabisa momiyo jonyuolna nodhawona kabisa.